Wore enaa naa kaitadamu esiai enkiremokinoto endaa tolchamba, aa impoosho aa irpaek ashu ake ninye ankae daa pookin niindim atuuno. Wore ele tungani kekira duo ninye airemoki endaa enye tolchamba aitumia orkiembe, nejo naake aireremoki endaa enye ekira airemoki nedotu inkulie duo nimifaa peedotu.

Ore entoki nalotu edamunot ainei tenadol ena naa keetae oshi iltung'ana naa tenesapuku orkujita tiatua ang naa ore enkoki naitumia adungie orkujita badala naitumia slashani naa kepuo ninche apik orkujita naa ore ena toki naa kinyial ninye enkulupuoni naa kinyial neeku mitoki enewueji asidanu tee siai enkiremore

ore ena naa kitodolu ormeut ogirae aabak naa idol ajo iltunganak lesirkali oobakita amu kajo kewoya nabunga tentim amuu ketii iltunganak oshii opikaki ngwesin iwoyayei neeku kebakitae ele piishiu

ore tenewueji adolita ilasho oinosita shimbi naa enetipat oleng tosesen lenkiteng adolita sii ajo keeta impirai toonkiyiaa naaenetipat ooleng amuu enkicho tayiolo tenimin amu meeta ninye olemeeta enambai enye adolita sii ajo kepaasha nena pirai oleng neeku ekincho ninye tayiolo ajo koliaa kiteng ele ashe tesiokinoto ekincho sii tayiolo eishoi tenkaraki nepaasha nena pirai

Ore tena pisha adolita ajo etuunoki irpaek tele shamba, nadolita iltungana aare lookira airemoki arashu ai palilia ele shamba ore eng'eno nidim atayieua tene wueji, meetaa duoo eng'eno sapuk niyieu tenkaraki ena siaai Bora ake meetaa iyiolo aibunga orkembe, niyiolo sii atushukoki irpaek enterit metaa ore ntona irpaek naa kebore enterit niyiolou sii piimilo aturru irpaek adotu, neeku ina eng'eno nidim atayieua pitum ai palilia olshamba lino loorrpaek.

koree tenadol ena pisha naa kaitadamu esiai eleporee ooo nkishu sanisana .inkishu naapir oleng idolita ajoo koree nena kishuu ketii naa ene lukuny netiii naaeni inkejek naa pokii adee peidim atalepu kuna kishu inonok naa tenitumokii ateena na tenimiyen elukunyaa nikilo ena kiteng aikum arashoo kiloo aloo aruaaa niaku enikash iteenaa peeyie itumoki atalepu kule aitobirakii.

koree tena pishaa kadolita irngatunyoo, orngatuny olee obo oo lepungaa are kegira ninche airaag awok enkare nairagita

koree tena pishaa kadolitaa inkatii oo giraa adaaa koreee entoki nalotu indamunot ainei tenewueji naa kadumu enkata olari oshii duo teenkop naisiaja amuu koree kuna mwesin enkop oshiii ninchee nanyorr naa enkop naisiaja nemetii duo naii entim nemetii irkek naa kegiraa duo naii aake airagaa naa kaitadamu oshii enkata olari amuu koree te nkata olarii naa keponu inkatii oleng niaku kitigiran egira sininche ashipakino eshipakino nkujit enyee eshipakino naa amu keetaana enkaree neetana inkujit,

Ore tenewueji nadolita iloing'ok aare oogira aara ore enedukuya idolita ajo ore enewuei netii kulo oing'ok naa enkata olari naa ore oshiake piaku enkata olari naa kepush iloing'ok niaku inepu ajo ore inye duo irkutitik oashu nepuo aarare isapukin niaku ina peegira kulo oing'ok aara ketu ketupusha tenkarake naa enkata olari niaku etaraposhote niaku kegira ina saa egira aiteru aapush.

koree tenewueji naadolitaa ajo iremishe ele tungani nepik endaa enye enkop netubulua nidolita ajooo iremoko ele tunganii enaa daa enye naa koree ena siai enkirimokinoto endaa too olchamaba naa enetipat oleng amuu tenishukoki naaduo puka inonok arashu matejoo duo mpoosho amu mpooosho kuna ko=reee pishukokii eneterit naa kisaidia aitoki abuluu amuu mepuo intona enye apuuo adol enkolong niakuu ene tipat enkiremokinoree endaa too lchamba lino.

ore ena naa naa endaa nateyiaraki aatobiraki ore enikoni peeyieri nee intuku ake ele mushele nipik enkima aitokitokie ampaka nemit enkare nidodu paa itumoki atokitokie inkirik ore egira inkiriek aitokitok nigwet enkwashen ore peeedoku inaduoo kirik nidungoki kitunguu nipikk siininche irnyanya nincho eyiara ampaka nedoru nibukoki inaduo kirik inonok tenebo ingwashen nincho eyiara omewoto ore ake peeku nidung orfakado nipik endaa esaani anya s

koree enaa nadolita enkang naadolita irkek kumok koree entoki naalootu indamunot ainei tenadol enaa naa oltungani loshomo ninye neloo ashietisho tiatua ewuei natii entim oleng na penyoo nidol enkang enye idolita enkang enye ajoo kemaata irkek pooki wueji shumata akee idiim atodua enaduo aji enye.

Ore tenapisha nadolta nkera nadolita nkinejik nadolita enkiti ayieni naibungita enkine na ore entoki nalotu ndamunot ainei tanadol ena na ore oshi tiang na ekilep ntare na ore enilep naduo tare ketii na kepee ambaka ningoru oltungani la ekimbungaki idilta anaa tanakata enaibungita ena ayieni nikimbungaku pitumoki atelepu kule inonok

koree tenewueji kaadolita inkishuu aree wee nkine naboo kegiraa ninche anyaa shumbii naadolita sii ajo koree tenewueji nikaraki olale sapuk nikarii nepikakini kuna kishuu ewue metaa kedaa akee nepunuu aanya shumbii niakuu miritai ninche kedaa akee mpaka adake teipa neponunui areuu aaang.

kadoliita orkejuu ooogira aruko kadolitaa sii iltunganak olangiita oaladuo kejuu koree emebae naitipishoo tenewueji kesidai ewuwji naa taniiki orkeju amuu teneshaa nipuut iladuo kejek enkaree nii telelek esiai eokoto oo nkishu nii telek sii teniyieu niremihoo taa bara orkejoo nielelek suu ketii enkare.

Ore ebae naitishipisho oleng tiatua enewei, naa etuunoki ele shani, neuni apa eton akiti nebulu, nebulu egirai ake abukoki enkare, nebulu omeu aisho neu irmatunda. Neeku ore tanakata entoki na netaa naa kitau ake olopeny kulo matunda, nelo anya arashu elo amir.

Ore eng'ues edukuya nainyal edaa olchamba nai natushamiki naa ekina ikojo oshi iyiok inaa namu ilera. Eng'ues naa enkiti kuku naaud naji enda keud naji irpake neud imposho nejing' atua. Naa ore eninko pee iboyo teniboyo ena kuku naa ketaai entoki naji napiki enaduo data. Ore Ake pidim oltung'ani aitayu edaa into nipik nitayu nilo teboo nipik nibukoki enaduoo oladuo Shani pee mitoki naa ena kuku ainyaa edaa. Ore emoyian naa etae tenakata etae emoyian naitong'u edaa naa ore ininko teniboyo ina moyian naa keisidai tenilo edaa into tenkolong' ompaka netoyu aitobirakii meeta tenipik ena duo daa into oloikembe nemeitoki edaa into anyala amu eitu apaa inch etoyu esidai.